Ũũ nĩkuga, ndagũra kĩndũ, coka ndahũthĩra Till number na ĩkarehe nĩndakorwo ndaamũkĩra kĩndũ kĩu, nake ũrĩa wakĩnyenderia akorwo nĩ amũkĩra mbeca ciakwa.

Haha, ngona hena igongona rĩa kũhingũra kĩndũ gĩgwĩtwo tingatinga kana ũhingũri mweru wa tingatinga, second ngona andũ aingĩ nĩmathiĩte igongona rĩrĩ, na ngona tingatinga ici nĩ iria ng'emu cia kũrĩma.

Gũkũ guarara ni kũhurũkia mũndũ, kana kumagaria mũndũ ũrĩa ũrĩkĩtie gũkua, coke ngona nĩ mwĩrĩ wake ũkoywo, ũgekĩrwo ithandũkũ, ũkarĩkia kũoywo ũgatwarwo irima-inĩ, na ũgathikwo.

Ũndũ ũyũ ndĩũmenete nĩ tondũ wa, wĩ stage , hakoragwo na andũ aingĩ a mĩthemba ta aici, akora. Ũgakora indo ciaku nĩ cithire ũtekũmenya, kana magakũiya nginya thimũ ũtekũmenya, na nyingĩ watua kuugĩrĩria andũ makona karĩwe mũici.

Haha ndĩrona arũgamĩrĩri a Huduma, hamwe na cibũ na aya nĩ form cia Huduma, na ngona kinya thirikari ĩrĩ oho nĩtondũ wa kũiga ũgitĩri, wa mũingĩ, o rĩrĩa marenda kuoya kĩndũ gĩgũĩtũo Huduma.

Haha ndĩrona nĩ ũtungata ũraheanũo, kũrĩ ndũrĩrĩ ya kĩmaathai. Nangona nĩ kĩndũ marekĩra kĩndũ gĩtagũo stamp kana mũhũri, nĩguo aramahũrĩra, gũkorũo he kĩndũ merĩgĩgĩire kũheo kana mega merekeire kũheo.

Ũndũ ũyũ ndingĩwĩkĩra mũkonde, gũkorwo ũndũ ũyũ ti mwega, na ũgakorwo ũkĩnyararwo nĩ andũ aingĩ kuona andũ nimendire gũcambia ndũrĩrĩ ta ici, makauga amwe mahana arogi kana makauga aya ni egĩrĩre nĩ mahinda, na magakorwo andũ a kũnyũrũrio mũno.

Haha ĩronekana nĩ ũndũ wa project kana nĩ mainjiniya marathoma ũrĩa project ĩgwĩkwo, na ngacoka ngona kĩndũ gĩgwĩtwo helmets cia engineers na arutwo makĩonio ũrĩa project ĩgwĩkwo.

Haha ndĩrona nĩ arũtwo meharĩirie wega gũcoka cukuru, na magakorwo marũgamĩte wega marĩ arũngarũ, mena uniform, nĩgetha moye mbica, nĩgetha ĩgakorũo ĩ kĩririkano kĩao ũrĩa marĩ me thukuru.

No ndirikane wega ũndũ ũyũ ngĩwĩka. Wĩ rita rĩambere rĩaku ũndũ ũyũ ũkoragwo na hahũ mũno na kũiyũrwo nĩ guoya mũingĩ, nĩ gũkorwo tondũ ũrĩwonaga wĩ gatagatĩ wa iria, ũkona ũ ngĩgwa ndũngĩhota kuuma gatagatĩ na ũgakorwo ũgĩ tigĩra nyamũ iria cikoragwo kũu maingĩ ta mguhũ, ũkeyũria cingiumĩra cingĩre thĩi-niĩ kũngĩthiĩ na mbere atĩa.

Haha ndona nĩ mũirĩtu wĩ caruni, ũrĩkĩtio gũthondekwo njuĩrĩ wega na agakorwo rĩu nĩguthondekwo kana gũthambio mũtwe gũkũ caruni kana gũtungatwo wega. Na matungata maingĩ ta maya marutagwo caruni-inĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete, nĩ gũkorwo atĩ lĩbrarĩ ĩno kana kũrĩa mabuku kũrĩa maigagwo, nĩ makorwo maũguni maingĩ okorwo nĩ ũmenyaga na ũkahota kũmathoma, magakũhingũra kĩndũ gĩgũĩtwo hakiri kana magakuhee kĩndũ gĩgũĩtwo understanding, ugakorwo wĩna ũmenyo mũingĩ hakiri-inĩ na ũgakorwo wĩna kĩndũ gĩĩtagwo critical thinking.

Haha ndĩrona andũ aya me ikundi-inĩ kana gĩkundi-inĩ kĩao, kana ngakora andũ, ngona andũ aya makoranĩte haha me hamwe, nĩ gũkorwo he kĩndũ maraarĩria gĩa bata, na gũkorwo mararora mũndũ ũrĩa ũraaria mũno ũrĩa ũngĩ

Haha ndĩrona nĩ gĩkundi gĩtũnganĩte hamwe, kana andũ marakorwo makiuga makũjane handũ haha, nĩgũkorwo hena kĩndũ mararĩrĩ gĩabata na magakorwo nĩ andũ mauma andũ maronekana nĩandũ a bata, gũkorwo marorete mũndũ araria nakinyi nĩũndũ wa gũtungatĩrwo.

Ũndũ ũyũ ũkoragũo wĩ igongona rĩmwe rĩa mwanya mũno, nĩgũkorũo ũndũ ũyũ wĩkagũo rĩrĩa mũndũ arĩkia cukuru kũu kũa kĩndũ gĩgũĩtũo university, na maingĩ rũrĩrĩ-inĩ ruitũ rũa Gĩkuyu gũkũ Kabete, andũ aingĩ tutirũkũngũyagĩra ta ki-maathai, andũ aingĩ gũkũ tũĩkaga ota kawaida ota arĩa angĩ, no hatirĩ mũciĩ gũkũ mathinjagĩrũo tũa mbũri kana

Ũndũ ũyũ ũngĩrora na kinyi, ndĩrawona wĩ ũndũ wa bata gũkorwo ũronekana nĩtacukuru kana cyber, kana mainjiniya magĩthomithio ũrĩa magwĩka kana kũrĩa magwaka kĩndũ, kana project any. Nĩgũkorwo ũndũ ũyũ wĩkagwo kaĩngĩ nĩ mainjiniya.

Ũndũ ũyũ no ndĩwĩkĩre mũkonde nĩ gũkorwo ũndũ ũyũ nĩ mwega, na ũkoragwo wĩ wa kũririkana ũrĩa kwarĩ kana ũrĩa tene kwarĩ, na ũgakorwo ũgĩkĩra kĩndũ gĩtagwo memories, nĩ tondũ ũndũ ũyũ no ũthire no mbica ici citithiraga

Ũtungata ũyũ wĩtagwo x-ray kana kũhũrwo mbica, nĩgũkorwo ũkoragwo ũkĩrora mahĩndĩ maku kana nĩ matiganu kana makaunĩka nĩgetha ũgakorwo wĩ wa kũrigitwo hĩndĩ ĩrĩa ũtanehĩrwo.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno nigukorwo rĩrĩa waheana thakame, thakame yakũ nũĩheanwo kwĩ mũndũ urĩa mwĩ thakame ĩmwe kana ngurubu ĩmwe ya thakame nigukorwo ũndũ ũyũ niũteithagia andũ aingĩ arĩa makoragũo manyihiĩrũo nĩ thakame na makahota kũheo thakame mathibitarĩinĩ na nĩ mwega tondũ onawe waheana noukũrwo wina ũbataro wa thakame onawe noũthĩe ũheyo thakame irĩa mwingurubuĩni imwe nayo.

Ũndũ ũyũ wĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩgũkorũo nĩrũrehaga kĩndũ gĩtagũo memories, nĩtakũririkana mũthenya ũrĩa waciarirũo, na ũkaigua wĩ mũndũ mũkenereru nĩkuona waciarirwo wĩ wa mũndũ ũmwe wa bata, nĩguo gũkĩyona wĩ mũndũ ũmwe wagĩrĩirũo rũrĩrĩ-inĩ, nĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩ wa bata.

Motungata mamwe makũhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, nĩgũkorwo no wĩke ũndũ wothe wakũruta mbeca kana gũĩkĩra mbeca. Ino kandi ĩheanagwo nĩngĩ bengi ya Co-operative nĩgetha rĩrĩa wathiĩ kũgũra kĩndũ ta supermarket kana kũrĩha kĩndũ ta ndege, nĩũhũthagĩra kandi ĩno gwĩka maũtungata ta macio.

Ũndũ ũyũ mũingĩ wĩkagwo nĩ profession kana gwĩkĩra tairũ. Ũngĩhota gwĩkĩra tairũ no mũhaka ũkorwo na mũrũgamĩrĩri kana mũndũ ũria ũi ũndũ ũyũ na kinĩ nĩgetha agũtarĩrie maũndũ mothe ma bata marĩa ũngĩkorwo ũgĩka nĩgetha ndũgathũkie maũndũ kama ũhĩngicithanie maũndũ .

Indo ici nĩ iria cithondekagwo riko-inĩ. Ngona hena thũkũma, ngojeti na karoti. No nyingĩ cikoragwo ci ciagũthondeka gĩtoero kana spices kana rĩrĩ ũrenda kũrĩa ngima. Noguo cithondeka irio irĩa cirĩcama mũno.

Ũũ nĩgũkũria mĩmera na njĩra ĩmwe ĩna kinyi mũno. Na ĩgetwo critical thinking, nĩgũkorwo atĩ maĩ marauma kuuma mabati igũrũ rĩrĩa mbura yaura makagera mĩbaibũ-inĩ ĩno na harĩa ĩkahe mĩmera ĩno maĩ onaũria mũndũ atangĩcirĩria na hagacoka he handũ maĩ macio magakinya nyingĩ makajia kwambata rĩngĩ nyingĩ magacoka oho, kana mĩmera ĩno ndĩngĩũma nĩũndũ maĩ maragera o magĩikũrũkaga.

Ici nĩ ikabũ kana ciondo na ciondo ici cithondekagwo kũhũthĩra makongo kana nyamũingĩ cĩhũthagĩrwo na ndigi kana indo ciĩtagwo wools cotton wools. Na ici cihũthikaga gũkua indo na wega wa indo ici nĩciikaraga mũno gũkĩra ikabũ cia kĩĩrĩu.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno gwika, nĩ gũkorwo mwana mũnini ndangĩhota kũĩhe irio, kana akĩĩhe nĩehanagia gĩko mũno, na kũĩhakania kĩndũ ta yogati kana mairio akehakania nguo-inĩ ciake, na haha cikahe mũciari ũritũ wa kũcihũra nguo icio, no nĩwega kũmũhe we mwenyewe gũkira ehe ye mwenyewe.

ũndũ wĩbata mũno nĩgũkorwo mwana rĩrĩa arehe irio nĩehakanagia mairio nguoinĩ na maingĩ nguo iria cikoragwo ci nguo njerũ kana nguo cia white

Kĩndũ gĩkĩ ndakĩrora gĩtagwo insurance. Insurance nĩĩteithagia mũndũ hatĩkainĩ kana harĩa angĩkorwo emwĩhĩre. Tamũhiana angĩkorwo ngari yaku nĩyagĩa mũtino. Angĩkorwo ngari yaku yuma na insurance, kamboni yenyewe nĩĩhotaga gũkũ replace ra ngari ĩrĩa uma nayo. Narĩngĩ insurance nĩkũrĩ rĩrĩa mũndũ akua. nĩmahotaga kũrogota mbeca iria warutaga o mwaka kana o mweri kana o mũthenya, magũkũnganĩra rĩrĩa gĩkuũ giaku gĩakinya magakũrutĩra indo ta mocarĩ kana thibitarĩ kana magakũgũrĩra ithandũkũ.

Kĩndũ gĩkĩ gĩ bata mũno kũmenya ndini ĩrĩa mũndũ arĩ. Na nĩĩhotaga gũtũrehe hamwe hakuhĩ na kristũ tondũ kĩndũ gĩkĩ gĩbata nanĩkĩhotaga kũruta andũ makomboinĩ kana ũkombo-inĩ wa kwa ngoma na kũmũrehe hamwe. Magakuhĩrĩria kũmenya atĩ mwathani arĩhamwe na ithuĩ na ĩkahota gũterehe kĩrĩkanĩro gĩa tene na ĩkarehe kĩrĩkanĩro kĩa rĩu ĩo niyo the Old testament and the new testament na nyingĩ ĩkarehe ũrũmwe tabarĩra-inĩ kana maũndũ mothe maitũ ta andũ a kristũ.

Ndona ũũ menyaga he mũndũ kana ũndũ wekĩka mũndũ athiĩ thibitarĩ gũtungatĩrwo kana hemũndũ mũrwaru wandĩkĩrwo nĩthibitarĩdawa iria agũbataire gucinyua na ngona nginya mbeca iria abataire kũrĩha, nĩgokorwo mũndũ ũcio nĩmũrwaru na arenda kũhona na ihenya.

Ũũ nĩ kũihũri kana, gũĩkĩra mũkonde atĩ nĩũtungatĩirũo nĩ thirikari, kana, ũndũ, wa gũcaria wĩra thirikari-inĩ. Na waingĩra, he wĩra ũngĩkorwo ũkĩenda no ũkorwo ũkĩũcaria kana ũkĩ apply, through the all government services.

Ngĩrora wega ndĩrona bengi ya Equity ya Narok, County Revenue Bank. Na ngona hena namba irĩa mahũthagĩra makĩgeria, mangĩenda kwaria nawe kana mangĩenda gũkũhe ũtungata wao nĩgetha kũngĩkorwo na andũ angĩ marageria njĩra cia wara gũkũiya mbeca ciaku noo mangĩkwĩra kana makwĩre namaba o ĩno noyo.

Haha ndĩrona rũhonge rwa Naivas, ,kana motungata ma Naivas, kũrĩa magereirio gũkũria wĩingĩhia wao wa gũĩkĩra matunda, supermarket -inĩ. Nangona andũ erĩ makenete mũno nĩ ũtungata ũyũ wa Naivas.

Ndarora wega ndĩrona haha nĩ thoko-inĩ, na ngona kwĩna andũ aingĩ ta endia a indo na agũri. Ngona gũkũ thoko marendia indo ta marigũ filifili na indoingĩ nyingĩ na ngona ũtungata ũyũ wĩmwega mũno.

Ndarora wega ndona ngari ĩno ĩ ngari ĩmwe ya hinya mũno, na ngari ĩno ĩronekana ĩgĩkorwo mwena wa bara, no ĩkorwo he ũtungata ĩrekĩrwo, kana he ũndũ yekĩka nĩ getha ngari ĩno ĩrũgame mwena wa bara.

Maũndũ marĩa marangeni mbicainĩ eno, nĩ mũiretu ũyu ũkenete nĩ tondũ wa ũrĩa ehumbĩtĩe na agakorwo agĩtĩkĩra atĩ nĩ mũrutwo, agakorwo e mũndũ ũmwe mũkenu mũno nĩ gũkorwo ũrĩa arĩ.

Aya nĩ andũ amwe anene bũrũri-inĩ kana nĩ ma minister. Makeneire nĩgũkorwo macagũrĩtwo nĩ mũingĩ na magakorwo makĩruta wĩra wao mwega. Na mbica ĩno ĩronereria atĩ aya, nĩmehũrĩte mbica andũ ĩno nĩgetha makinya marigĩrĩria ma mũico kana memory -nĩ magakorwo andũ amwe a gũtĩĩka na kũmenyeka.

Gĩkĩ kĩronekana nĩgĩkundi kĩa magavana manyitithanĩtio nĩ President harĩa o mbere, magetwo nĩgeetha maarĩrie maũndũ mamwe mabata kana gĩkĩ nĩ gĩkundi hihi kĩa ma minister, gĩtĩtwo nĩ President nĩgetha kĩarĩrĩrie maũndũ mamwe mabata kana ũrĩa magũtongoria bũrũri kana ũrĩa magwaka bũrũri.

Haha ndĩrona mwana ũmwe wĩikarĩte thĩĩ haha mena athuri erĩ makenete mũno, nĩgũkorwo haronekana haha nĩ thibitarĩ-inĩ. Na mwana ũyũ aronekana agĩkenia athuri aya mũno. Nokorwo mwana ũyũ nĩ arĩkia mahinda make thibitarĩ-inĩ na nĩahona.

Ndarora wega ndĩrona ici nĩ mboga kana thũkũma, na irio ici gũcimenyerera nĩ gwa gũcihe maaĩ, wacoka gũcihe maaĩ ũgacihuhĩra ndawa ya tũtambi nĩgokorwo nĩ kũrĩ tũtambi tũrĩaga mboga ici mathangũ macio, ũcoke ũgekĩra kĩmakia ngui kana scarecrow nĩgũkorwo he nyoni imwe irĩaga thũkũma kana kũrĩa mboga ciaku mũgũnda-inĩ.

Maũndũ marĩa mangenirĩe haha, nĩgũkorwo atĩ thamakĩ ici nĩ cihotaga kũria tũgunyũ tũrĩa tũrĩyaga mbũga irĩa cihandĩtwo ĩgũrũ wacio, na ciokaga na ũguni mũingĩ mũno nĩgũkorwo atĩ kuma harĩ droppings, na haha ĩgakũhe mboga thaka na thamakĩ ici ĩgakora wega na ciĩna ũgĩma mwega wa mwĩrĩ.

Andũ aya mabataire kũrorwo wega na makaarĩrio ũrĩa mangĩhota gũkĩra rũcini, magabangwo, nĩgetha rĩrĩa mokĩra makagĩa na mũtaratara wagwĩka kĩndũ gĩtagwo exercise nĩgetha makahota kũnogora mĩĩrĩ yao, nĩgetha matikagĩe na ndwari iria irehagwo nikũrega kwĩnogora , ta gũtuurwo nĩ mahĩndĩ na ingĩ nyingĩ.

Indo ingĩ ingĩhũthika ithenya-ĩnĩ ria kĩndũ gĩkĩ nĩ ta jiko. Jiko ni ĩteithagia andũ aingĩ na makara mayo nĩ makoragwo mena bei ya thĩ, na no mahote kũrũga kindũ kĩingĩ na kĩndũ kĩraya nĩ gukorũo makara nĩ maikarangaga mangĩgathira mwakĩ.

Ũndũ ũyũ wĩ mĩnoga mĩingĩ mũno, nĩgũkorũo maingĩ nĩ ũgeragia kwĩra andũ magũteithie, kana makuoithie indo makarega. Ĩgakorũo atĩ nowe mwene ũngĩhota kũĩyoera, kana kũĩitĩra indo icio we mwene.

Nĩndoraga mũigana wa mbeca iria ndĩrekĩra, na ngarora mũigana wa mathaa kana mĩthenya kana mĩeri ĩrĩa ĩgũikara, nĩgũkorwo atĩ waiga mbeca nĩũrĩhagwo kĩndũ gĩgwĩtwo discount na ũkahota kũruta mbeca ciaku ciĩ safe itekũrutwo nĩ mũndũ ũngĩ tiga we.

No ũtigithanie account ya biacara na yaku ya kũhonokia mbeca, nĩ tondũ wa rĩrĩa watũkania account ya biacara, ndũhotaga kũmenya mũigana wa mbeca iria cingirĩte wa ruta biacara, nĩgũkorwo atĩ nĩ citukanĩte na ndũngĩhota gwĩbanga wega nĩtondũ wa kũhũthahũthĩra mbeca cia biacara ta we ũhũthĩraga we mwene.

Maũndũ marĩa mangenagĩa haha nĩ rĩrĩa ndũna ndora ĩno, na tũngĩgeria gũcenjania thaicĩ ndũra na cirĩngĩ ya Kenya nĩkũrehagĩra mbeca nyingĩ, nĩgũkorwo atĩ ndũra ĩno ĩronania handũ hena laptop kana nĩ mũndũ ũrageria gwĩka online business akahũta gũthũkũma mbeca ĩrĩa arenda.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩa ũrenda gũtũmĩra mũndũ mbeca. No ũhihinye kĩndũ gitagwo send money rĩrĩa ũratũmĩra mũndũ kĩũmbe mbeca, kana rĩrĩa ũraruta mbeca no ũhihinye withdraw cash nĩgetha ũrute mbeca bengi-inĩ yaku, kana rĩrĩa ũragũra kirendetĩ harĩa handĩkĩtwo nbuy airtimen no ũhahihinye, kana ũrenda Kũiga mbeca kana gũkomba no ũhihinye nloans and savingsn na ũkahingũra akaunti yaku ya bengi kana rĩrĩa ũrenda kũrĩha kĩndũ no ũhũthĩre handũ handĩkĩtwo nlipa na Mpesan. Na ũngĩkorwo ndũramenya mũtaratara wa akaunti yaku no ũhihinye nmy account na ũkamenya mũtaratara ũrĩa ũrenda gũtungatĩrwo naguo hau.

Mũtarataraĩnĩ ũyũ wa internet nĩ ũrehete kĩndũ gĩgũĩtũo tracking. Nĩ tũhotaga gũ track indũ ĩmwe ta thimu iria ciaiywo kana mũtambo ũyũ wa internet nĩ ũhũtaga gũkũonia wahota gũikĩrĩa mũndũ mbeca ũrĩa ũtabatĩĩ, nĩ ũhotaga gũgũcokerĩa mbeca cĩaku kũrĩa rũgendo rũrũ rwa internet.

Ũndũ ũyũ ũronekana nĩ ta ũndũ tabarĩra ya redio ĩrĩa ĩgũkinyagĩra hamwe kwa hamwe. Na ũmwe wa tabarĩra icĩ nĩ ĩkũrehagĩra maũndũ mega ta ũheani wa mawĩra kana kwĩrutororira kũria mũndũ araigũa na mũtungata mangĩ maingĩ.

Ũndũ ũyũ wa Huduma Centre Kenya, nĩ ũndũ ũmwe mwega mũno tondũ nĩ ũrĩhagĩra andũ amwe mathirĩ, na ũkahota gũtũhe mĩkombo, na ũkahota kũrĩha ta cukuru, na thibitarĩ, na rĩmwe mũndũ angĩkorũo ehĩirũo nĩ handũ, nĩahotaga gũtũmĩrũo mbeca, nĩgetha akahota mũtũrĩre-inĩ wake.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno na nĩ ũhotaga kũrehe ũrũmwe, nĩ gũkorũo atĩ nĩ ũkwonagia mũigana wa mbeca iria ũraamũkĩra, na ũkahota gũkũrĩhĩra mathĩĩna maũndũ maingĩ ta isurance, na na gũkũrĩhĩra kĩndũ ta thibitarĩ na maũndũ mangĩ ma ũngĩenda kũrutĩrwo nĩ thirikari.

Wabici iria ngereire cia mũingĩ nĩ ta Huduma Center, na hau ngaheo maũtungata ta ma kũheo kandi na mĩkombo ya mbeca, nĩgetha ngahota kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ na kũrĩha mathiirĩ makwa mothe.

Gĩkundi gĩki kiheaga atumia mĩkombo na makahota gũkomba na kwirũgamĩrĩra mũtũrĩreinĩ na hau nĩkiroraga gĩkundi mũno gĩa atumia kana ciana na ĩgateithia atumia mũtũrĩreinĩ ũrĩa mangĩhota gũthiĩ na mbere.

Wambere nĩ kũmũhoya mũgũri wakwa wa mĩkorobia ndĩmũhoye oke twarie ndagĩka ĩmwe na arĩkia gũka ambie atũa kũgũra rĩu mĩkorobia ndĩmwere nĩ mĩkorobia ĩna ngirĩndi njĩga, na mĩkorobia ĩno nĩya bata gũtĩithia mwĩrĩ wake, na ĩngĩtĩithia agũri arĩa angĩ agũthi kwenderia. Nahaũ njoke ndĩmũcokĩria ngatho mũno nĩtondũ wakũngũrĩra mĩkoroboa yakwa. Ndĩmwere mĩkorobia ĩyũ ĩrothi ĩmũteithiĩ mwĩrĩ-inĩ wake na andũ makũhũthĩra nao, nahaũ njĩre ndĩmwere athiĩ na wega na ndĩmũhe thabarĩ njega.

Haha ndĩrona nyamũ imwe cia gĩthaka ciĩtagwo huria, cikĩrĩa nyeki na ningĩ ngona nyamũ ici citikoragwo mũno ciendetwo nĩ andũ nĩtondũ wa nyamũ cigũĩtwo hĩa ciacio na rĩmwe andũ aya amwe a wala nĩmokaga gũcinyita na gũciruta hĩa cia huria ici.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩ andũ aingĩ rĩrĩa marenda kũmenya ũgima wao wa mwĩrĩ, na harĩa makoya makinya magũthiĩ kũona ndagĩtarĩ nĩgetha merũo harĩa ũgima wao wamwĩri ũkinyĩte. Na ngona ngagitarĩ emũkenu nakũona mũndũ ũyũ ndarĩ na thĩna wa o wothe.

Ũyũ nĩ mũthako wa ciana, ũrĩa ũthakagũo maingĩ nĩ ciana na cikaigua cikenete mũno tandũ mũthako ũyũ ũthakagwo na kahiga kana kĩndũ ta mũbira. No mũthako ũyũ ndũrĩ wathakwo mabũrũri-inĩ ,nĩgũkorwo aingĩ ta ũgĩkũyũ-inĩ mũnomũno ũthakagwo ũgĩkũyũ-inĩ gũkũ kĩambu.

Ũyũ ũronekana nĩũndũire wa ũmathaai. Na ndũrĩrĩinĩ itũ, mũirĩtu nĩwe ũgũragũo kana kana agatini, kana magokoa magatini kianda na mwenda wake na harĩa mwanake akoya mbũri na agatwarĩra aciari a mũirĩtu.

Haha ndĩrona ndagitarĩ wa magego, akĩgeria kũrora magego ma mũndũ ũyũ, nĩgetha amenye ũrĩa ekũmũthondeka. Gũkorwo mũndũ ũyũ okĩte gũtungatĩrwo. Ngona haha maũtungati make agũtungatĩrwo o wega.

Haha ndĩrona nĩ igingona rĩa gũkũngũĩra rũrĩri ruitũ. Na ngona anake haha, mwanake haha na mũirĩtu makenete mũno nĩ ũkũngũĩri ũyũ wa ndũrĩrĩ itũ ya ũgĩkũyũ.

Haha ndĩrona nĩ ũtungata wa mũingĩ, nangona andũ makĩgaĩrũo mbeca me ta cukuru. Nangona cukuru ĩno ĩragaĩrũo mbeca nĩ kĩhonge kĩmwe kĩa matũũra kana sacco .Na ngona arutwo haha magĩcuhundia kũheo mbeca ici.

Ũndũ ũyũ wĩ bata ndũrĩrĩinĩ itũ, tondũ nĩũhotaga gũtambũra aanake arĩa marathiĩ kũrua. Na magakorwo andũ amwe akũmenyeka itũũrainĩ, nĩgetha makĩheo maũtungata, makaheo mataaro nginya nĩ andũ arĩa akũrũ.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩa andũ erĩ mahikanĩtie kana wĩtagwo gũtinia kiande namaingĩ wĩkagwo ũgĩkũyũinĩ ũyũ wa gũkũ Kiambu na macigĩrĩra macio na haha ũyũ andũ aya erĩ mahikanĩtia nĩmaheagwo kanya ga gũtinia kĩande kũonania atĩ nimahikanĩtie na magatorania, magatorania thabarĩ ya ũhiku wao nginya hao makinyĩte.